kaidim atejo ninye olmambuli loo inkanisani kitasheki ibaa naijio echatare eseriani tolosho lemaa, enkikoore oo ilarikok, kikok niche ilarikok nitoki neeku ilarikok ledukuya, neretoo sii iltung'anak tolameyu aisho idaikin nayieu amu iyiolo naa tolameyu naa keer ikangitie , nerotoo sii iltunganak oota enamoyian anyiangaki ilkeek limidim anyangutu.

Ore tenanu naa kanyorr apa, eneikuni teneipotuni iltung'anak entumo tiapa. Kelelek apa nena katitin inkiasin apa naitumiai apa enaa keinoki ekima neduari empurruo nepunu iltung'ana entumo arashu irruari oltung'ani, ore duo tiapa naa kelelek kake ore naa tesai tenakata nee kidolita enaa kegol amuu meeta duo oltung'ani oidim akweta ashomo atoliki iltung'ana ajo ketii entumo arashu enkima nainoki neduari naa ore ninye inkatitin etanaka kegol amuu amapaka ning'oru oltung'ani niyata kuna simui niidim aipoyunye iltung'ana arashu amapaka nidiim atooshoki iltung'ana esimu naa ketii iltung'ana lemeeta enaa iltung'ana looti idialo eang' meeta ninche nena tokiting' neeku kegol oleng' , neeku eneikash ninye inkiasin eapa amuu mi kelelek oleng' neeku mitumia iltung'ana meeta entoki naji ingaramia duo iyasita kelelek neeku ias ake oltung'ani esaa niyeu enaa mee enaa teniyeu nias nimitumoki sii ataasa.

Ore endamunotoi toltung'ani oranyaki iltung'anak nitakueni naa kajo kesiai ina sidai oleng', amu meeta eweji niming'orunyieki enkurma neeku tikichore ina nibung'aki iyie kewon amu meeta eweji nimingorunyieki enkurma.

Ore enkampuni naa ketumi Tenalo ee industrial area ee Nairobi ore esiai enye oleng naa kitobir esigarani nitaman tolosho le Kenya naa kishooyo esiatin nemegel iltung'ana oiger ninche orikito tenkigeroto oo siatin tolosho lee Kenya etii enkera kutiti nagira aingorua esiatin

Ipae oleng' kaidim atadamu ajo wore kilimall naa enkampuni natii Kenya amu, ninye oshi aasishore nanu tenayieu entoki pookin nayieu. Amu kaata tesimu neeku, kairony ake, wore ntokitin nayieu, natum tesaa. Neeku enkampuni inia sidai oleng' naa kanyor ninye nanu aataasishore. Kanyor aataasishore aipotunyie intokitin pookin nayieu.

ore tenanu naa kanyoraa inaduta naiserikali neyau tenkitaunoto oo inkoitoi naaji nikidim siyiok atorinyie ilkesin amu eduta sidai ina amu inakata naaji idimi ainingo siiniche iyiok enaa iltunganak lekenya, nikining' siyiok enaa entoki nayiou niche enaa serikali, ekidim aibungakinoto pooki kigira ailepie enasiai esirikali.